Ee ore entoki sapuk tenasiai na eletoki oji ashu orbanana taa ashu ekijo yiok ormarikoi tenkop aang ore esiai enatoki nadou tormarikoi na ketiu anaa ntapuka enyenak ashu embolea arashu empeku enye naisaidia naa tesiai teniyieu niun ore esidano alangu tenianyu naa indim atuuno anaa suckers nindim atuuno ana eletoki naa otii enapisha ore piun na keyau esidano pooki naata iloshani alang idia ore entoroni enye na ena na kegol embulunoto enye amu atan aa kegira abulu ore na saka nidipa atubulu neaku inatoki naitiship.

Ee adolita entoki najo sunflower tenewueji ore sunflower na eilata ayierishore lre esidano e sunflower na itumia anaa endaa na inepu bora akeenye tipika enkop nesieki abuku nemeyieu si maintainance sapuk oleng neaku inatoki nanu anyorie enatoki najo sunflower oleng

Ee ore entoki naitishipisho tenasiai na ore emadolta tene na entoki najo ore entoki nadolita tenewueji na kulo tokitin ojo tomatoes ashu irnyanya ore irnyanya na kesidan oleng amu kelelek esiai enkiremore enye kake eyieu si irkumok oleng petumoki atabai ana enarishata tenijo aingor tenewueji nidol ajo ekesidai kulo kiek, ekesidan ele shani oleng naasidan kulo matunda neaku ee esidano esapukboleng tiatua neakubore esiai ornyanya na ore Entoki naitiship oleng na oreoshi irnyanya na endaa ninye nao nigil aaku endaa na intushulaki mpuka inonok ore aitaunye entoki nijo kunatokitin napiki endaa neaku keeta esiai sapuk oleng nelelek sii.